Njĩra ĩrĩa ĩhũthĩkaga mũno makĩria, kũrĩ ũrĩmi-inĩ wa mbembe, mĩanga na matunda, nĩ ta, wona warĩmĩra mũgũnda waku wona warĩkia gũcihanda, wacithika, wona ciaumĩra o ũguo, ũciheaga kahinda ũgacoka ũgaciikĩria tĩri. Ũgaciũmba tĩri, ũgacithikĩrĩra wega. Na tĩri ndũkahutie mathangũ. Ũcoke ũthi na mbere na gũcihe maĩ okorwo kwĩ hĩndĩ ya riũa. Wona warĩkia ũguo, ciakara, he handũ ikinyaga rĩu ningĩ, igĩterera ũkona rĩngĩ okorwo nĩ iratambwo nĩ tũtambi, ũgacihuhĩra ndawa. Wona waikara, kwĩna thumu ũngĩ twĩkĩraga, wona cianeneha, ũgaitĩrĩria thumu igũrũ wa cio, ũgaciitĩrĩria gĩtina-inĩ, ũgacoka ũkomba tĩri. Ũgeterera mĩmera yaku ĩkũre. Wona hĩndĩ ya kũgetha yakinya, hĩndĩ ĩyo nĩ ũkona maumĩrĩra mega mũno ma mbembe, ma ũrĩmi waku. Ona maciaro mega mĩgethere-inĩ.

Ithĩi nĩiteithagia mũno makĩrĩa, ũkũria-inĩ wa mbembe kana mĩgethere-inĩ ya mbembe, tondũ wona mbembe ciarĩkia kũma mũgũnda, mũndũ angĩkorwo nĩahotete kwĩgũrĩra gĩthĩi gĩake akaiga mũtu nyũmba gwake, nĩathĩaga mũtu wake wa kũrĩa, kana akona mbembe, agacagũrania mbembe okorwo ti ya kĩwango kĩrĩa arenda, okorwo he na irĩa ĩtangĩthiĩ thoko na nĩũkuona nĩigũthũka, nĩacithĩaga, akahe mbe ngũkũ, kana akahe ng'ombe ciake, hau nĩimũteithagĩrĩria, okorwo ningĩ nĩ macini cia heho, nĩiteithagĩrĩria ũhoro wa ũrĩmi-inĩ wa thamaki, tondũ rĩrĩa wĩ na macini ĩyo ya heho, thamaki itikaraga mũno, nongĩciga citarĩ macini-inĩ ĩno ya heho nĩithũkaga, ũguo ũkona rĩrĩa wĩ na macini ĩyo, nĩũhotaga kũiga thamaki ciaku, na igatuĩka cia gũikara ihinda rĩrĩa wee ũrenda nginya ithiĩ thoko-inĩ, gũkĩra ũcige na nja, tondũ nĩcigũthũka na ihenya mũno.

Arĩmi mathianagia na kĩrĩa kĩ igũrũ, okorwo ũrĩmi wa mbembe nĩ guo wĩ igũru hĩndĩ ĩyo, kana rĩngĩ ona magathiĩ na kĩmera. araĩrĩa marathiĩ nakũu thoko-inĩ ciao, nĩ mathiaga magakora rĩngĩ, rita rĩrĩ mboco nĩ cirarĩ ĩgũru mũno mĩrĩmĩre-inĩ kana ona nĩ kũrarĩmĩtwo nĩ andũ aingĩ mũno, ũguo thoko ndĩnathiĩ wega kũringana na wĩigĩrĩrĩki. Ũguo wĩ mũrĩmi nĩ wonaga, ona ũkĩhandaga mboco theri, nĩ wĩciragia kerĩ ũkona wongerere mbembe, nĩ getha thoko ya mboco ya rĩmwo nĩ andũ aingĩ, ona wendia hathara nĩ ũgũkorwo mwena wĩigiĩ mbembe nĩ ũrathiĩ naguo na igũrũ, nĩ ũrakũhe mbeca tondũ o naguo arĩmi arĩa marĩmĩte nĩ anini, ũguo thoko ya mbembe nĩ ĩgũkorwo ũguo rĩngĩ nĩ maroraga kaingĩ kaingĩ ũhoro wĩigiĩ kĩmera, na mĩrĩmĩre kana arĩmi nĩ aingĩ kana nĩ anini megerereirie mbembe kana mboco.

Ũhũthĩri wa mbeca na njĩra ya ndinjito, nĩ ũkoragwo wĩ mwega mũno. Na nĩ ũniytaga itemi mũno makĩria. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa we ũrona mbeca ciaku na njĩra ya dinjito, nĩ ĩkoragwo ũgĩgũkuhĩrĩria ũgĩgũkuhĩhĩria mathaa maku. Tondũ ndũrabatara gũthiĩ nginya kũrĩa wĩra ũrĩ nĩgetha ũkaũrutĩre kuo, ũrarutĩra nginya wĩ gwaku nyũmba. Ũguo nĩ ũkoragwo wĩ mwega mũno. Na nĩ ũteithagĩrĩria mũno makĩria na ũkagucĩrĩria. Ningĩ ona ũgitĩri wa mbeca ũkoragwo wĩ mwega, to nĩ ũramenya atĩ, hĩndĩ ĩrĩa we warĩkania na wĩra ũcio, angĩkorwo ũhetwo ihinda rĩna ũrĩkie wĩra ũcio nĩgetha mĩrĩhĩre yũke, nĩ wonaga atĩ, mĩrĩhĩre-inĩ nĩ ĩkoragwo ĩĩ mĩega tondũ rĩrĩa maheana gĩathĩ kana gĩathĩ kĩrĩa waheo nĩgetha ũrĩhwo thĩiniĩ wa ũhoro-inĩ wa warĩkia kũruta wĩra ũcio, nĩ wonaga nĩ makinyanĩria mahinda gũkĩra ũrĩa ũngĩtũra ũthiaga mawabici-inĩ gwetha mbeca ciaku nĩ ũndũ wa kũruta wĩra.

Mbere nene, ciama irĩa itarĩ cia thirikari, magĩrĩire kũiguana na thirikari, na kũnyitana hamwe, nĩgetha ona rĩrĩa marathiĩ gũthomithia andũ, thĩiniĩ wa matũra ũhoro wĩgĩi mbeca, kana ũhoro wĩgiĩ mũigĩre wa mbeca, makorwo mehamwe na mũtaratara ũmwe. Wona manyitana, kũnyitana kũu nĩgũgũtũma ona mahote kũgũcĩrĩria andũ aingĩ thĩinĩ wa mĩcemanio-inĩ yao. Ũguo mbere nene, maiguane, na mehokane, nĩgetha onakorwo arĩa matarĩ a kĩama-inĩ gĩa thirikari, nĩ makoragwo makĩheyo moteithio nĩ mabũrũri ma nanja, mũno makĩria nĩgetha mateithĩrĩrie andũ arĩa matakoragwo mehotete, mũno makĩria kũgũmagĩrwo kaingĩ nĩ mbura, nĩ riua, nĩmonaga maũteithio mau, ũguo rĩu nomehokanire, namanyitanĩre, namakorwo na ũiguano ũmwe, mena thirikari, mathiĩ me kĩndũ kĩmwe gũthomithania andũ, na nĩmekũmũigwa na mahote kũmateithĩrĩria mwena wĩgiĩ mbeca-inĩ icio.

Mũno, mbere nene nĩ kwamba kũmenya arĩa mararutithania kana arĩa mehokeire mbeca icio nĩ andũ ehokeku. Macoke, mathiĩ mamathuthurie ũrĩa mũndũ akoragwo arũgamĩte, kana mĩrutĩre-inĩ yao ya wĩra. Macoke oho, mongerere agitĩri ũgitĩri. Kana mongerere thigari irĩa ciagĩrĩirwo kũrũgamĩrĩra. Ta rĩu kaingĩ na kaingĩ nĩ tuonaga atĩ, mbeca rĩrĩa cirarutwo gĩtuo gĩkĩ igĩtũarwo kĩrĩa kĩngĩ, rĩngĩ hau gatagatĩ-inĩ, nĩ gũkoragwo na ũhora wa ũkunyanĩri. Ũkona mbeca itinakinya kũrĩa cithiaga nĩ nĩ ciayĩrwo hau gatagatĩ-inĩ. Ũguo nĩ magĩrĩire, mongerere ũgitĩri mũno makĩria. Na mahe andũ indo cia kwĩgitĩra, nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa matharĩkĩrwo, makahota ona o kũmatharĩkĩra, matikae gũtunywo mbeca. Na mahote kwĩrũgamĩrĩra. Na monie ũrĩa mena ũcamba. No rĩrĩa ona matarĩ ona indo cia mbaara, ũhoro ũcio nĩ ũmahinyagĩrĩria mũno makĩria.

Wa mbere marĩkia gũtega thamaki ciao, nĩ gũciga macigaga makambia gũcicagũrania kũringana wa wĩigana wacio. Ihinda rĩakinya, rĩa gũcitwara mathoko-inĩ, kana makauntĩ matiganĩte, macitwaraga, mambaga gwĩkĩra karugarĩ ga thĩ, gatarĩ na ũrugarĩ mũnene, rugarĩ wĩigananĩirie. Magacoka magaciĩkĩra macini-inĩ hehu, irĩa cigũtũma thamaki icio rĩrĩa ciratwarwo na nja, nĩ cigũkinya cirĩ o cirĩ o njega, itarĩ thũkangu, na na itarĩ ona iranunga. Tondũ thamaki, nĩ ikoragwo ci nĩ nĩ thamaki nĩ cikoragwo ci njũru. Tondũ, wona wona wacihutahutia nĩ ithũkaga naihenya kana ikanunga naihenya. Ũguo rĩrĩa matua gũcitwara matũũra matiganĩte kana thoko-inĩ itiganĩte, mangĩcikĩra macini-inĩ icio hehu, nĩ citũmaga makinyie wega na cirĩ o njega.

Ũkĩgetha irio ciaku cia mbegũ, ũcige ũtomithĩtie, wona waiga thitoo, nĩ ũndũ wa ũhehu wa thitoo, irutaga ngũha. Na wana yaruta ngũha, mbegũ ĩyo nĩ gũthira ĩthiraga. Ona ndĩngĩhota mĩigĩkĩre, nĩ kũbutha ĩbuthaga, tondũ yaruta ngũha na ndĩrĩ tĩri-inĩ ũndũ ĩngĩmera, ũguo ĩtuĩkaga kĩndũ hatarĩ. Ũguo, nĩkĩo tũĩragwo, kana tũgatarĩrio, nĩ wega tũigage tuona twagetha indo ciitũ cia mbegũ irio ciitũ cia mbegũ, twambage gũciũmithia, mbere ya gũciiga. Tondũ wĩigũ ũcio waciga nacio, nĩ ithũkaga naihenya na ikabutha naihenya. Ona nĩ irehaga, ũcoke ũtũmĩre, nĩ ithiaga, ikarehera mũndũ mĩrimũ ĩtiganĩte rĩrĩa ũkũrĩa, ta mĩrimũ ĩrĩa ya aflatoxin. Atĩ irio ciabutha ũcoke ũrĩe itakinyanĩire, nĩ cirehaga wĩimbo wa nda. Na rĩu ũgacoka gũcũngĩrĩra gũthi mathibitarĩ, kana ona kwaga hinya thĩiniĩ wa mwĩrĩ, wa kũhota gũthi na mbere kũruta wĩra waku.

Hĩndĩ ĩrĩa ũraka thitoo ya mbembe, wagĩrĩire kũmĩaka ũmĩoye na igũrũ, hanini yume thĩ kana yume tĩri ĩtekũhutia tĩri, nĩ ũndũ wa kũgirĩrĩria ũgunyu, na mbembe ciaku itikabuthe. Ũcoke ũmĩake wega, ĩrarehe rĩera, nĩ ũndũ wa kũgitĩra ona tũtambi tũthũkie irio ciaku. Kaingĩ, nĩ ũcokaga ũkerwo, wauma hau, woe mbembe ciaku, ũreke ciũme wega wamũira ũcige thitoo. Ũcoke ũgitĩre thitoo yaku, nĩ ũndũ wa kũrigĩrĩria kuurĩrwo, kana ona riũa rĩnene makĩria. Nĩwathĩtwo mbembe ciaku, wona cioma ũgaciĩkĩra mĩhuko. Mĩhuko ĩna ndawa, kana ũkahũra ndawa mbere ya kũiga nĩgetha ona tũtambi tũtingĩthũkia irio ciaku.

Nyanya ciarĩkia kũgethwo, nĩ cigagwo handũ cigatandao hama-inĩ, nĩgetha ũcithathaũranie, ũhote gũkuua. Ũcithathaũranagia kũringana na ũrĩa ciagĩrĩire. Kwĩ ya gatagatĩ-inĩ, kwĩ ĩrĩa nini ĩtangĩthi thoko, na ĩrĩa nene. Wona warĩkia gũcithathaũrania, ũciĩkĩraga kirĩti-inĩ, nĩgetha itihahihinyane ci kirĩti-inĩ kĩu. Ũgacoka ũgacioha wega na ndigi, kana ona ũkaigĩrĩra neti yaku nĩgetha itikahihinyane. Tondũ ciahihinyana, nĩ igũtũrĩka, na nĩ cikumia maĩ. Marĩa megũtũma ibuthe wamũira ikinye kũrĩa ikinyĩte, to nĩ ũndũ wa rugarĩ nĩ cigũkorwo cikĩruga. Namo matumbĩ onamo oho, wona warĩkia kũmarogota, onamo ũmekĩraga kiriti-inĩ onamo nĩ ũndũ wa mĩkuĩkĩre, matikae gũcarĩka ũkĩmatwara kũrĩa ũramatwara thoko-inĩ yaku.

Appu cia thimũ, na mĩtambo ya intaneti, inyitanagia arĩmi na arĩa mararutaga marutaga wĩra nao, mĩkuĩre-inĩ ya indo. Wa mbere, rĩrĩa wĩna appu ĩyo ya intaneti, angĩkorwo ũrĩa ũrenda agũkuĩre indo ndoĩ kũrĩa ũrĩ, nĩ ũmũtũmagĩra, na ũkamũhe, ũkamũtarĩria ũrĩa egũgũkora. Akarũmĩrĩra mũtaratara ũrĩa wamwĩra, na nĩ ĩkũmũkinyithia nginya harĩa we ũrĩ. Ona atoĩ egũtũmĩra mũtambo ũcio wa intaneti nginya harĩa ũrĩ nĩgetha agũkuĩre indo, na nĩgetha agĩũka, angĩtua nĩ ekũũra, thimũ nayo nĩ ĩtũmĩkaga na gũkũĩra harĩa akinyĩte, kana gũkũĩra handũ hana na nĩ hatura. Nawe ũgatuĩka wa kũmũĩrĩra ũrĩa egũka, na ũkamũtarĩria gacĩra karĩa egũtiga, na karĩa ekũgerera nĩgetha agũkinyĩre.

Arĩmi marĩkia kũgetha indo ciao ta rĩu tuoe mũhiano wa mbembe. Macianĩke wona cioma, handũ ha kũmekĩra ciĩkĩra ikũnia na mĩcakwe, magĩrĩirwo macithandũre, mekĩre makũnia. Na nĩgetha manyihĩrie mĩkuĩre-inĩ yao. Tondũ ũrĩa mangĩkĩra magetha mao mena mĩcakwe, no makue mĩhuko mĩingĩ gũkĩra ũrĩa, mathandũrĩte. Na ũkona rĩu ona ngari, yuma ĩthiĩ thabarĩ igĩrĩ kana ithatũ, rĩngĩ mbembe icio tondũ nĩ thandũre na nĩ ciohetwo na makũnia, nĩ mahotaga gũkuua rĩta rĩmwe tu magĩtwara mathoko-inĩ. Tondũ wona ciekĩrwo makũnia nĩ ciĩkindĩrĩte, na itirathiĩ makũnia maingĩ, ta ũrĩa ũngĩkĩra cirĩ na mĩcakwe. Mĩcakwe nĩ ĩkũhũthĩra mĩhuko mĩingĩ mũno makĩria.

Arĩmi marĩkia kũgetha mbembe ciao ciakinya nĩ cia gwĩkĩrwo makũnia nĩgetha itwarwo kana ikuuo, nĩ gũkoragwo na mĩthemba ĩĩrĩ ya mĩkĩrĩre, kana ona ya ya mĩkĩrĩre makũnia-inĩ. Kwĩ kwĩ kwĩ andũ methaga andũ, moĩ gwĩkĩra na gũkindĩra. Kwĩna angĩ, methaga macini irĩa cikũmekĩra na cimabokerere ngari-inĩ ciao. Ũguo, rĩrĩa andũ, kwĩnao matikinyagĩria mbei ya gwĩkĩra, kana thogora wa gwĩkĩra irio ciao na macini, kana kũbokera na macini, tondũ nĩ monaga nĩ nĩ megũhũthĩra mbeca nyingĩ ona gũkĩra irĩa magethete, kana ona ũrĩa mekwendia. Ũguo monaga nĩ wega, matũmĩre andũ, mamekĩrĩre, na mamabokerere, tondũ andũ matikũmarĩhia, mekũmarĩhi ma andũ nĩ manini gũkĩra ũrĩa mekũrĩha macini cia ũbokeri.

Mũrĩmi arĩkia kũrĩma, kana kũharĩrĩria mũgũnda wake etereire ahande, indo irĩa agũtũmĩraga aimĩraga nacio agathiĩ agacithambia. Agaciũmithia, tondũ ũngĩciga ci njigũ, nĩ ikũrota. Na wona ciarota, ihinda rĩa yo rĩa gũtũũra, kana ihinda irĩa yathĩtwo ĩikare, ndĩgũkinyanĩria nĩ gũthũka igũthũka. Agacoka, agacihingĩra kũrĩa aigĩte ikũmbĩ-inĩ rĩake rĩa kũiga indo cia wĩra. Kwĩ na cio cigagwo mathandũkũ-inĩ, na kwĩ na cio ciakagĩrwo oro kũu thĩiniĩ wa thitoo, igathecererio mĩcumarĩ, mũndũ ũgacoka mũrĩmi agathiĩ agacihatithia kũu mĩcumarĩ-inĩ ĩyo, nĩgetha cikare hau. Atĩ ona angĩtũma mũndũ, nĩ egũthiĩ amenye icembe rĩ haha, gĩcakũri kĩ haha, hurumbarũ ĩĩ haha, na banga wĩ haha. Tondũ nĩ arĩkĩtie gũciteithũrana. Na ĩgakorwo ĩĩ njĩra njega mũno, ya kũiga, na akagitĩra na akahingĩra nĩ ũndũ wa kũgirĩrĩria ona kũiywo.

Irio ciarĩka kũgethwo na ciekĩrwo makũnia wona ciagwo, tũtambi tũrĩa mũno tũnyariraga andũ, nĩ tũtambi ta twĩhuruta, na mbũca, na tũgunyũ. Icio nĩcio cininagĩra mũndũ na na ikamanyamaria nĩ ũndũ wa tondũ cithiaga igatheca mbembe kana mboco yaku, kana ona irio ciothe irĩa we wĩigĩte. Wona ciathecwo, nĩ nĩ icokaga na thĩ to nĩ ihũthaga, ona itingĩthiĩ mathoko nĩ tondũ andũ matingĩgũra irio thece. Ũguo andũ nĩ magĩrĩire kũingatithia na kũhũra ndawa. Kwĩ na o matũmĩraga ndawa, na arĩa angĩ wona cioma, macithambagia na mũhu magacihaka, magaciĩkĩra mũhu, na nĩgetha. Magacoka makoha ikũnia rĩao, ũndũ itekũingĩria rĩera. Nĩ ũndũ wa kũrigĩrĩria tũtambi tũu, tũthiĩ na mbere na gũciarana, na kũnyamaria kana kũnina mbembe ciaku.

Mbere nene wona ndagetha, nĩ kwanĩka twanĩkaga magetha maitũ. Tũkona biũ biũ nĩma nĩ moma na nĩ mathira maĩ thĩiniĩ wamo. Tondũ ũngĩiga ciĩna wĩigũ, maĩ mau nĩ matũmaga cibuthe wona ciakara mũno. Tondũ, ũgacoka ũkona atĩ ndũnaciga kũrĩa kwĩna rugarĩ, tondũ waciga cina rugarĩ, nĩ ci kũhĩa, na nĩ ikũbutha. Ũgacoka, ũgaciga wega thĩiniĩ wa makũnia mega maku, na mbembe icio kana mboco icio, wona waciga ciũmĩte wega, ũgaciga wega, nĩ nĩ cigũikara ihinda rĩraihu na ũcoke wĩige kũndũ kwĩna rĩera. Tondũ waiga kũndũ gũtarĩ na rĩera nĩ gũkũguma.

Ndũma yarĩkia kũhandwo ĩikaraga thĩ ihinda rĩa mĩeri ĩnana nginya mĩeri ikũmi. Mũrĩmi nĩgetha amenye ndũma yake nĩ ĩkinyĩte hĩndĩ ya kũgethwo, nĩ gũcenjia ĩcenjagia marũtũ mayo, makahoha. Hau mũrĩmi nĩ amenyaga ndũma yake nĩ ĩkinyĩtie ya kũgethwo. Mĩgethere-inĩ yayo, kwĩ na andũ matũmĩraga macembe, na arĩa angĩ magatũmĩra rũhiũ. Nĩ ũndũ wa kũgaganyũra tĩri, nĩgetha ndũma yake ĩhote kũgucũka kuuma harĩa thĩ, tondũ wahota kũmĩgucia ũtagaganyũrĩte tĩri ĩtuĩke ya kuunĩkĩra. Na ũririkane mwao ũcio, nĩ tũũcokagia thĩ rĩngĩ. Na ũguo tũũcokagia thĩ nĩ ũndũ wa kũwĩkĩra thĩ na tũkaũcokia, nĩgetha ĩhote gũciara rĩngĩ. Ndũma yaku wona warĩkia kũmĩgetha, ũmĩthathaũraga, ũkaruta tĩri ũgathathaũra tĩri ũcio mũingĩ, ũgacoka okorwo harĩa gĩtina-inĩ ti njega ũkamĩtema. Na ũkamĩũmithia nĩgetha ũmĩige kũndũ kwĩna rĩera rĩigananĩru.

Mabengi nĩ manyihĩirie andũ, kwaraga maraini thĩiniĩ wa mabengi mao, rĩrĩa marathiĩ kuoya ngombo. Ũguo nĩ mokire na mĩtaratara ya, kũmahingũragĩra appu, cia ngombo. Ũkona mũndũ nĩ arakomba mbeca na thimũ yake ee kũrĩa arĩ, na agatuĩka wa kũheo mbeca kuuma bengi yake nginya thimũ-inĩ yake. Na marĩhi mao makoragwo me manini. Ũguo nĩ yokire, na nĩ ĩteithagia andũ mũno, mĩigithĩriĩnĩ ĩgiĩ ngombo. Kana, ona mathaa ĩkĩmanyahĩria mathaa, na andũ kwagaga gũte mũthenya wao mũgima, rĩrĩa othe makorana makara maraini kũu bengi, nĩgetha maheo ngombo. Ũguo hĩndĩ ĩrĩa mamekĩrire mĩtaratara ĩno, nĩ matuĩkire a kũgunĩka, na nĩ meteithagĩrĩria mũno makuhĩ me kũrĩa matũũra-inĩ mao. Maregũtinda magĩthiĩ mataũni-inĩ marĩa mamarigicĩirie.

Arĩmi nĩ mokire na maũndũ merũ. Hĩndĩ ĩrĩa gũtarĩ na mbura nĩ mokire na ũndũ wa kwenjaga marima, magekĩra marima mao maratathi, nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa mbura yakinya kana hĩndĩ ya munĩko wa maĩ, kĩguũ kĩu kĩrĩa kĩgeraga mĩgũnda yao, gĩthiaga gĩkeitĩrĩra maratathi marĩa mathondeke marima-inĩ mao na makaihũra hau na akorwo mũrĩmi ena mũgũnda mũnene nĩ athondekaga marima maingĩ mũno ma u ma gũtahĩrĩra maĩ kuma kĩguũ-inĩ makonereria hau na nĩgetha makamateithia hĩndĩ ya wagi wa mbura gũkũria irio ciao na maĩ mau ma kĩguũ.

Kwĩna andũ mathomeire ũhoro wa rĩera, ũguo acio, nĩo o mũthenya o mũthenya nĩo managĩrĩra kũgerera nenda-inĩ cia ũkinyanĩria ta matiibi-inĩ , marendiũ-inĩ ona nenda-nĩ cia thimũ makoiga ũrĩa rĩera rĩa ũmũthĩ rĩkũhana, kana nĩgũkura kana nĩ gũgũkorwo na riũa kana nĩgũgũkorwo na huho kana ihinda rĩna kana thutha wa thikũ kana thutha wa ciumia kwĩna mbura nene ĩkura, ũguo arĩmi nĩ makenagĩrĩra maũndũ mau mũno tondũ nĩ mamateithagĩrĩria kũmenya ũrĩa me kũhota kwĩgitĩra kumana na mbura nene, kana ona kumana na riũa rĩnene makahota kũmenya rĩrĩa maraharĩrĩria mĩgũnda yao, maraharĩrĩria mĩgũnda yao nĩũndũ wa mbura ĩrĩa ĩgũka, marahandĩrĩrĩria mĩgũnda yao nĩ gũkorwo riũa rĩrĩa rĩkuo rĩtingĩtiria mĩmera ĩna, ũguo mangĩhanda mĩmera ĩrĩa yagĩrĩire na mbura nĩ ĩgwĩka wega na riũa.

Gũkũ bũrũri-inĩ ũyũ witũ gũtikoragwo na mawĩra maingĩ na mĩonere ya mawĩra ĩkoragwo ĩthĩ mũno, ũguo andũ ethĩ nĩ makoragwo mathomete na mena maratathi ma mawĩra, no nĩũkoragwo ũkĩona arĩa aingĩ andũ ethĩ nĩ arĩa makoragwo matũra-inĩ mao matarĩ na mawĩra, ũguo nĩkĩo wonaga macũngagĩrĩra gũthi gwetha mawĩra mabũrũri-inĩ ma na nja, tondũ nakũu maumagara kana mathi nakũu mabũrũri ma nanja nĩ mahotaga kuona mawĩra na makahota kwĩrũgamĩrĩra thĩiniĩ wa maũndũ mao matiganĩte ona gũteithia aciari ao. Nĩkĩo andũ aingĩ monaga gũthiĩ na nakũu nja kũrutĩra wĩra kuo gũkĩra gũikara gũkũ matarĩ na mawĩra mareka.

Nĩ wonaga rĩngĩ, ahũri mbiacara kana arĩmi nĩ makũragia irio na kwao gũtikũraga mbembe, no kũndũ kũngĩ nĩ gũkũraga mbembe. Ta rĩu tũngĩoa mũhiano tuge ta itũra rĩa ikamba-inĩ, kũu nĩrĩgũmagĩrwo rĩngĩ nĩ riũa na matihotaga gũkũria mbembe, matihotaga gũkũria mboco na irio ingĩ itiganĩte no nĩ marĩ iheo cia moko cia gũtuma ciondo, cia gũtuma mĩkwa. Ũguo nĩ wonaga rĩngĩ nĩ matuga ciondo magoka nacio, magakuaga cindo ciao tondũ matirĩ na mbeca, magathiĩ kũrĩ arĩmi a mbembe na nĩ getha mamahe mbembe mateithanie, wonaga mekagĩrĩrwo mbembe kĩondo-inĩ kĩaihũra, kĩondo kĩu agagũtigĩra nake agathiĩ na mũigana wa mbembe wa kĩondo gĩake. Ũguo wagi wa mbeca kana riũa nĩ rĩũĩkagĩrĩra mũno thĩiniĩ wa mbiacara ici citarĩ cia gũtũmĩra mbeca.

App cia thimũ nĩ ihũthĩkaga mũno makĩria gũkĩra kandi cia bengi tondũ wa mbere, app ya thimũ nĩ ũkũruta mbeca mathaa marĩa mothe ũkwenda onakorwo nĩ ũtukũ thengia bengi, tondũ bengi wona yahingũrwo rũcinĩ rwa thaa igĩrĩ, ĩhingagwo thaa ikũmi ũkona andũ aingĩ rĩngĩ matikoragwo me hakuhĩ na mabengi mau, me kũraihu, mangĩkamakinyĩra , nangĩ mambaga kũruta mawĩra mao, ũguo makĩhinga mawĩra mao magĩthiĩ mabengi magakora mabengi nĩ marĩkia kũhingwo, ũguo makona wega atĩ gũtũmĩra app nĩ ĩmateithagia mũno makĩria tondũ ona mabengi hĩndĩ ya mathigũkũũ matihingũraga, hĩndĩ ya kiumia matihingũraga na nĩguo andũ aingĩ makoragwo mena ũtũmĩri wa mbeca, tarĩrĩa marathi thabarĩ nĩũndũ wa mathigũkũũ na nĩkuo mekagĩrĩra ũhoro wa app ya thimũ mĩrutĩre-inĩ ya mbeca gũkĩra bengi.

Mbere nene rĩrĩa ũrorĩrĩria njĩra ya gũthiĩ cukuru, wagĩrĩire gũkorwo ũkĩmenya rĩtwa rĩa cukuru ũcio nĩ rĩrĩkũ, tondũ macukuru nĩ maingĩ rĩngĩ gĩcigĩrĩra-inĩ kĩrĩa wee ũrenda gũthiĩ kana ũratanya gũthiĩ. Ũguo ũngĩkorwo ũwĩ rĩtwa rĩa thukuru nĩ rĩgũteithagĩrĩria mũno, ũkona nginya mũndũ ũrĩa ũrorĩrĩria njĩra, wamũhe rĩtwa rĩa thukuru, nĩekũhota gũgũtarĩria, nĩekũhota gũkwĩra gacĩra karĩa ũkũgera, nĩ ekũhota gũkwĩra njĩra ĩrĩa nguhĩ ya gũkinya thukuru wee ũrathi na nĩgetha ũtwĩke wa gũteithĩka angĩkorwo wĩtĩtwo kũu nĩ ũndũ wa mwana. No ũtowĩ rĩtwa rĩa thukuru nĩ ũkũgiĩka mũno tondũ andũ nĩmegũkũhĩtithia nĩũndũ ndũramenya thukuru, ũgũthi thukuru ĩrĩa ĩtarĩ yo na rĩngĩ ũkorwo ũĩ yunibomu ya thukuru ĩrĩa, nguo cia thukuru ĩo cikoragwo cihana atĩa nĩgetha ona ũngĩkorwo ũtoĩ rĩtwa rĩa thukuru-rĩ, wamera ũnibomu ĩrĩa mwana waku ekĩraga-rĩ, nĩ megũgũtarĩria na nĩ ũgũkinya.

Nĩ kũmera mambe marore mawĩra marĩa marambĩrĩria kana marahingũra thĩiniĩ wa wa Kenya, marore kana mena mathoko me igũrũ. Kana mawĩra marĩa maraiga, nĩ nĩ megokorwo makĩhũthĩra gĩtekinoronjia kĩrĩa gĩ kuũ nĩ ũndũ wa ũteithĩku. Kana nĩ megũteithĩka nĩ ũndũ wa ũtekinoronjia ũcio. Macoke mathiĩ moe marũa, marĩa ma kũmahotithia kũhingũra, mawĩra mao nĩgetha, matikae gũtinda magĩteng'erio, kana kũnyitwo nĩ ũndũ wa kwaga marũa mau. To no nginya makorwo mena marũa mau. Na makorwo na marũa mangĩ, ma mĩrĩhĩre ya igooti. Nĩgetha rĩrĩa moka kũrorwo , kana kũrorwo wĩra wao ũrĩa ũrathiĩ na mbere, thĩiniĩ wa gĩtekinoronjia, wona marorwo, nĩ marĩonekaga onao nĩ mateithagĩrĩria thirikari, na mĩrĩhĩre ya magoti.

Mĩakĩre-inĩ ya mataũni, thĩiniĩ wa rũgongo rwa Kenya, nĩ ĩhutĩtie ũndũire wa andũ arĩa maikaraga rũgongo rwa bũrũri wa Kenya. Na ĩhutĩtie na nĩ ũndũ rĩrĩa gwakwo mataũni, andũ arĩa maikaraga na kũu gĩcigo-inĩ kĩu kĩa rũgongo, wĩra wao kana ũndũire wao ũkoragwo wĩ wa kũrĩithia. Matiũĩ nginya ona kũrĩma. Nĩ gũthiĩ gũthama mathamaga, kũrĩa nyeki ĩrĩ, nĩgetha matware mahiũ mao marĩkie kũrĩa. No rĩu nĩ ĩmareheire ũkunderu wa mĩgũnda, tondũ andũ nĩ makĩte mũno manyũmba na mataũni, na ĩgatuĩka ya gũkũra mũno. Ũguo ũkona nginya ũrĩa wĩra wao ũndũire wao, wa gũtwarithia na mbere ũhoro wa mahiũ mao, nĩ nĩ nĩ ũhinyĩte mũno. Nĩ ũthiĩte ũmahinyĩrĩirie. Ũgacoka ona mĩhumbĩra yao, nĩ gũkoro mataũni makwo nĩ kũrakorwo na andũ aingĩ mũno matiganĩte. Nginya mĩhumbĩre yao nĩ nĩ nĩ ĩcenjetie to matirehumba macuka ũrĩa mehumbaga, nĩ gũkorwo andũ aingĩ nĩ mehumbaga nguo mũgarũ nao.

Ĩĩ no ndarĩrie na njĩra ĩno, tondũ hĩndĩ ĩrĩa wathiĩ wagũra indo nyingĩ itiganĩte, marĩhi matikoragwo mahanaine, ũguo, hĩndĩ ĩrĩa wathiĩ wagũra na kandi, ũkĩgũra indo iria ũragũra, ũthiaga ũkĩroraga thogora wa kĩndũ kĩu nĩgetha ũmenye mbeca iria wĩnacio thĩiniĩ wa kandi yaku kana nĩ ikũigana . Wona wagũra indo, ũgĩthiĩ kũrĩha harĩa, o kĩndũ o kĩndũ kĩrĩa wagũra kĩna thogora wakĩo na hena mbeca iria kĩongereirwo cia kũrĩha igoti. Ũguo nĩkĩo ũkoraga, wona ũgĩthiĩ kũrĩha, ũkũrĩhaga magana matano, ũrakora ũkĩrĩha magana matano mena mbeca igũrũ mũigana na indo ciaku tondũ nĩwarĩhĩra magoti marĩa merĩtwo nĩ thirikari. O kĩndũ o kĩndũ, hena mathendi marĩa kĩratinio na nĩ kĩo mbeca ciaku irongerereka gũkĩra iria ũkuonete kana ũkũrĩhaga na kandi yaku.